Pur mar mbui miyo japur ng'eyo gik monego otim endalo masani mok nitimo ndalo machon. Kaka chon nipuro gi gik matisotiso to pur mar mbui miyo unya puro gi gik madongodongo. Mar ariyo pur mar mbui kendo kelo kelo jonyiewo mang'eny koketo gigo e mbui to jii penjo to mano nya kelo ne ohala. Pur mar mbui kendo miyo japur somo onya keto gik mabeyo manya kelo ne ohala e cham neno

Kony inyal chiu e yore mopogore opogore, luore ni konyno dwarore nango' , mokuongo inyal chiu kony e jela , jomanie jela mondo omigi geno ni chieng' moro achiel gibo wuok kanyo mondo gimbe giwinj ni ogonygi, marariyo inyalo mi kony ne joma chuogi osetho, jogi magi mine ma onge tich to gitemo atema matek mondo giyud kata pesa matin mar chiemo, konyno inyamigi mondo okonygi gi med bedo gi ndalo mange'ny mar dak, kony kendo inya mi nyithindo maonge minegi kata wuonegi, nyithindogi ginyalo we skul koro konyni konyogi mondo gibed gi teko kendo gi bed gi nge'yo ni kata minegi gi wuonegi onge pod nitie joma oherogi e alwuora, kony kendo inyal chiew e ospital kuom joma tuo joma ongo'l kata joma mine ma ogonyore, konyni konyo maber mond jo osiptal go obed gi geno moro achiel ni gi nya chango mondo gi ne ni aluora be oherogi ok ni gibedo abeda kanyo ni gi gin gi gino maonge.

Tij osiptal mar bedo daktari dwaro gige tich machalo sindan rapim mar adundo gwech mar adundo gi rapim liet mondo ng'ato obed daktari kata jakony e ospital, ng'ani onego bed gi lony mar somo nyake mbalariany ekotiegre malong'o ekonyalo thiedho jii e osiptal.